blockchain iih ko kigotoret mising iih kokwerii chepokondook en sobeet nebo kimuguul meet, blockchain iih kobo komonuut mising iih ak kogere kole kenakta chepkondook konetegee biik chebo baraak ak kobaa agoi biik chemii nweny iih en oreet nemyumnyum, chepkondook chebo biik chemii barak iih kotuitos ak koburchigee ak chepkondook chebo biik chemii nweny iih amuun mungaroshek cheminweny iih konyoru kastomainik kobuun biik chebo baraak iih, ago biik chebo barak iih koyoe mungareet ak biik chebo nwony koraa.

Boisietab ITAX ko kikobunji komonut mising ako kikokochi konyumnyumit sobeet miising. Mi tuguk cheterterchin cheimuch keyai asikobiit keker kele kabois muswoknotet nebo ITAX eng oret nemie ako ipchin biik chemakyingei eng oret nenyumnyum. Imuuch keker kele kakiyapta muswoknotet koitchi piik tugul amu atkan kora ko boisietab ITAX komache muswoknotet. BIik chechang konyoru uindo nebo konyoor ak kochut muswoknotet amu machei chepkondok chechang.

Chaang mising boisionik cheimuch koyayai KRA asikoker kole kenyumnyum boisiet nebo ITAX eng Garissa. Garissa ko koret agenge nemi ong'atet ako kewelutiet neo mising ko konyor ak koboisie muswoknatet. Biik chechang komotinye akot simoishek. Ni ko koborunet kole mengen koboisie. Nyolu keker kele kakiyapta muswoknotet koitchi biichu asikeker kele kanyor kanetet akonai koboisie muswoknotet kosuldae ITAX.

Yetou chito konyiti returns chebo KRA chebo isurushek ko kotkomukokse kobit chito netoreti konyumyum missing, miten tukuk cheyolu kinet chito kotomo konyit returns asimaimuch kochillilen kii agetukul anan konyor wouindo. Kikonyumnyumit missing en betushek chuu kesuldaen boishet neuni amin Mii muswoknotet yemii kii agetukul neikochin chito uindo kechenge en soet.

Chaang mising tapusiek chekipune yekiyoktoi aisirusiek eng emet nebo kenya. Kewelutiet neo mising ko yachet nebo aisirusiek konyil chechang kosiir ole makat. Eng betusiek chechang konyoru biik kokakolipan aisirusiek kosiir ole makaat amu bwonwe biik cheterterchin.

Yekaabeet kiit agenge eng tuguk chekotinye akomeche ole omwochi kampunit netononchin asikobiit kotoreto konyolu oborji eng oret nebo mutyonet. Eng betusiek chechang ko kampunisiek kotinye ribiik chekikesir koriib chametabkei. Ribichu ko icheket che nyulu atebe eng tai kotomo atebe biik cheteleljin boisionik amu ribiik mising chemite saang akongen kiy age tugul netesetai.

Yekaliba hotelit tii ak ait kotomo keun konyoluu oboishen oret nebo muitaet anai amunee sikotomo keun hotelit ako kalipan. Miten bik chekikersir en hotelishek kotelelchi chametabgee nebo bik ako nkitinye kii agetukul nemeboiechinii ana ko kiit agetukul nekonin kewelutyet tii ko imuch intorchigee bichu ak ituchi koimutik kuk en betushek chechang ko ingemwochi kokose.

SOmanetab sokat kobo komonut mising eng chi age tugul ako miising ko eng mwalimoinik. Mwalimoinik ko biiik che Busy mising akotinye boisionik chechang. Boisiet netai ko koker kole kenetis, korikchi kipsomaninik akoker kole kotoret kosuldae magutikwa. Yemami konitishei komi kojiktoi boroindo ak bikwaak akoribe lagokwa. Manyumnyum konyor boroindo akotoreti sokat.

Atkan tugul yami tumdo, mising ko eng kampunisiek ak biik chekikoba baraak ketildo tikitisiek. Tikitisiek ko kikeib asikobiit kojujuch biik cheimuch koba tumdo amu yetinye mogorik tumdo ko konunotinkei mising biik koba eng chong'indo asibkoamis akokon asenet. Yeabet tikitit konyolu aborji chito neteleljin eng oret nebo mutyonet miising.

Rutoito Kobo komonut missingi en emetab Kenya, kikoyat bik chetelelchin rutoito kurgotik kwa en bik tukuk chebo emeti koruto akokerchigee am kobaibaitgee Mii kokweutuk chekikende asikopit Keker kele konochingee bik boroindo en ole kion ruitoito ak en karit ak elekimenye. Kikoik keljin missingi amun en betushek chuu keyoe boishonik chutukul kotinye chito muswoknotet kimuch konomchigee boroindo.

Biik cheoldoi kechirek chechang eng emetab Kenya kochang mising kewelutik chebune. Kewelutiet netai ko mami siret netononot nemuch kemandae. Chito netinye kechirek chechang koimuch konyor uindo mising nebo komanda kechirekyik amu mami siret neoo neimuch kokweri chito kechirekyi akoalda eng olyet agenge. Chepkondok chekiole kechiryet komi ng'ony miising.

Kompunishek chetononchin kokoitoet nebo muswoknotet ab soet tii ko kikotyem missing koker kole koib kokwoutit cheimuch kosuldae nyumnyumindo en bik cheboishen muswoknotet. Kikotuem koib boishonik chebo soet cheimuch kealen chepkondok chemii ngwony missing asikopit kochut chito soet akot kotinye chepkondok chengeringe , kikotoret Koraa kokon nambarit neimuch kepir yetinye chito wuindo ana ko kewelutyet.

En betushek chekikosirto ko kikochemga missing kompunishek kii cheboishen ak ko oldoik kimnotoshek kii chebo asista, kompunit netai netaat tii ko kompunit nebo dilait, kompunit nebo dilait koodoi kimnotoshek ak ok kooldoi koboto tukuk cheterterchin nii cheu muswoknotet cheu simeit, radio ak television kikoyai konyumyumit missingi amun imuch koboishen chito pesendo asikoyakta chepkondok kotutukin tutukin. Kompunit ake ko mkoba.

Chaang mising komaswek cheimuch korutochi chito eng Rift Valley. Komasta netai ko Museum nebo Koitalel arap Samoeei. Koitalel arap Samoei ko ki kandoindet nekikim mising eng Nandi ako takotakobwatat ako takomi kitapusiek. Chamei mising biik ak chumbek kopendi ipkokerchigei ng'alechu. Koret age nemuch kerutochi eng Rift Valley ko Nandi Rock. Nandi Rock komi koita nekoi akooo miising akokikocham biik kobendi ipkokerchigei.

Chaang mising ortinwek cheimuch keboisie kewale tuguk cheyaachen komiakitu. Netai konyolu kenai olebunu kit neya amu asikobiit kinya moet age tugul konyolu kekuu akenem kuutiet. Yekakenai olebunu kiit neya konyolu kejikil asikenai kele ki amune asikotoi asikenai kiit neimuch keboisie sikewal komieit. Kiit nerubei konyolu kenai kele ng'o neyaei boisioni asikobiit keng'ololji akejer kowolokis.

Chang mising kaimutik chebune mwalimoinik eng ng'alekab kanetisiet. Kiit netai nebune mwalimoinik ko kaimet kobun kipsomaninik. Kipsomaninik chechang ko matinye atebet nekararan ako imuch konach mwolimoiyot akokochi kosich nerekek akoim kabwatutik. Eng betusiek chechang kenyoru mwalimoinik chechang ko kikoim ng'alekab kabwatutik amu birtoet nebirto kipsomaninik

Somanet nebo sokat kobo komonut missing ii missing ko en mwalimuinik, ni ko amun mwalimuinik ii koboisien boroindo neo en sugul ako nemomi sugul ii komi koribe lagokwa anan komi mung'aret, nyumnyum en mwalimuyot nemokyingen kotes somanet kosuldaen mogutikyik ii ako sokat neimuch kotoret, myolu keger kele kogikochi mwalimuinik chemoimuchi gee musong'notet asikobit komuch kosuldaen somanet kobun sokat.

somaneet nebo sokaat kobo komonuut mising iih mising ko en mwalimuinik, ni ko amuun mwalimuinik iih koboishen boroindo neoo en sugul ago yemomii suguul iih komii koribe lagokwaak anan komii mungareet, nyumnyum en mwalimuyoot nemokyingee kotes somaneet kosuldaen mogutik chiik iih ago sokaat neimuch kotoret, nyolu kegeer kele kogigochi mwalimuinik chememuchi gee muswognotet asigobiit komuuch kosuldaee somaneet kobuun sokat.

Nyumnyum mising keyakta chepkondok eng kampunit neyomdoi kimnotetab maat eng oret nebo muswoknotet. Eng betusiechu ko kikonyumnyumit miising lipanet ako chepkondok chechang keyoktoe soet. Sikomuch koyakta chito chepkondochu eng muswoknotet komi tuguk oeng'u chenyolu kotinye chito. KIit netai ko namba nebo Paybill nebo kampunit neinoktoi stimet. Yekakonde chito Paybill kondoi namba nenyi nebo akaunt ak pin sikolipanak

Yekang'et kipandet nepo chito eng karit komi ortinwek cheimuch koboisie chito kolelit kipandetnyi. Oret netai ko imuch kowo ofis nebo siriik chebo biik akipkosirkei kole kiipet kipandeti akokeny kechopchi. Oret nebo oeng koimuch kowo chito akoi Huduma Centre aipkokoito kainet akepir picha akokeny betusiek taman ak ang'wan. Oret nebo somok ak nenyumnyum mising ko nebo muswoknotet. Inyiiti chito kainet ak nambarisikchi akolipan chepkondok akokenyis.

Kompunit nekiyoktoe chepkondok ko kikoib kokwoutik chebo barak missing asikoker kole kaba chepkondok ole makat koba amobechin chepkondok nambarit nemonyolu koba. Kokwoutye netai nekikobi ko boishetab M'PESA akikisha yeiyokto chito chepkondok komiten lokoiwek cheiyoku chetinye kainet neibu nambarit nekende ngokto monoton kainet komuch kotil akoketyi konde Koraa.

Mi tuguk cheterterchin chenyolu kotinye kipsomaniat age tugul ako mi amune. Kiit netai nenyolu kotinye kipsomaniat ko maket nebo kosoman. Komatinye chito maket ak rubet nebo kotesetai ako kosuldae ng'alekeb somanet kouitu mising kosulda somanani. Nebo oeng konyolu kotinye chito saait. Sait kobo komonut mising eng kekweri boisionik chebo kimugulmet akotoreti chito kopangangei.

Chaang mising kakwautik cheibe kauntit nebo Garissa asikobiit konai biik tugul chetinye malik akobo makutik chetinye serikali kosubkei ak ng'alekeb aisirusiek. Eng betusiek chechang ko chemung'arainik ak biik chetinye malik kotinye muswoknotet neu simet, radio ak Television. Imuch keboisie soet kinoisechi bichu akoba oleimuch koyaita boisietab aisirusiek amu chamei mising icheget logoiwek.

Chaang mising ortinwek cheimuch keboisie keweche chepkondok chekaba nambarit neteer eng muswoknotet nebo Mpesa. Oret netai ko imuch kobirji chito Nambarit nebo chito nekeyokchi chepkondok akoborchi kole kejilil nambarit akosoom koweekyi chepkondochoto. Nerubei koimuch koyokto chito logoywek chekobo mung'aranoto kowo nambarit ang'wan muut lo ako ngoyai kounoto kiweeku chepkondok.

Eng iman ko terterchin olenomdoi network eng nganasosiek cheterterchin ak eng kokwotinwek cheterterchin. Tuguchu kobee tuguk cheterterchin. Biik chemi olemi tulwet ako kikendechi mashinishiek chebo network konyumnyum mising komiet network. Biik chemi olekiwo ng'ony anan kominye keel konyoru komi ng'ony mising network amu mashinishiek chebo network ko kikinde lekemosiek.

machaang mising tuguk iih chenyolu itinye chito asigobiit kaddit nebo simoit, kiit nemagaat kityo ko kitambulisho nebo chito, yemotinye chito kitambulisho, konyolu kotinye chito number nebo kitambulisho nenyiin anan konebo chito neterr iih ak betutu ab sikweet en metiit yegagonai chito tuguuk chu konyolu konai chito kompuniit nebo lainda nemoche koiib, miten kompunit nebo Safaricom ak komii nebo Airtel.

Mi kakwoutik chenyolu koib chito asikobit kowech anan konyor lainda ake yekebeet anan keng'eme anan ko yekakechore lainda. Kokwoutiet nekiibe kosubikei ak nyasutiet nekanyor chito. Lainda nekabet ak nekakeng'em konyumnyum kawejet amu kotinyei chito kitambulisho inekei ko imuch kejobchi lainda. Nekakichor nekorom amu nyolu komwaita chito eng polis korook.

Kikotoret mising ibetab Biometrics kou ibetab siyok ak naetab toket asikobiit kokimit ribetab simet. Ni ko amu biik cheterterchin kotinye siyok chetinye Fingerprints cheterterchin ako chi ake tugul kotinye suraitnyi neter. Yeinde chito siyet nemanoto ko mayataksei simet. Ngot kotiam kora koyate toket nemanoto ko mayataksei simoit.

Boishetab simoishek kii ko kikotoret missing. Kowole sobet nebo kipsomaninik, simeit ko kikobunchi komonut missing en betushek chekikosirto ako momii boishet agetukul ne moimuchi keyaen simoit. Simoit ko mokombet ako imuch keboishen kechenge chepkondok. Ker kou nguno anendet ko akipsomaniat en ingunon omii iboishen simoit achenge chepkondok. Simoit Koraa kotoreti kechenge ngomnotet.

apps ko boishonik iih chegigotoret kogeer kole kokweryogiis boishonik tugul iih chebo simoit en oreet nenyumnyum mising, apps iih koimuch kelee kergee ak moshinishek chebo soet chebo simeet, moshinishek amuun boisho agetugul neeimuch keyaee ofisisiek chebo kompuniit iih ko imukogse keyaen tuguuk choton apps, apps iih ko kigotoret mising kogeer kole imuuch kegonoor tetutik iih ak keliban ak keyakta chepkondook chemokotiin.

Sokat ko kikobunjii kamanut missing ii eng ngalek ab logoiywek ii amuun eng betusiek chuu komamii kiy age tugul ii nemamiiten musangnatet sokat kikotaret ko leta logoiywek missing ii amuun eng nguno ko chii tugul koimuuch koek letaindet nebo logoiywek ii tai kotindoi chitoo simoit ii ako tinye naet nebo ole kibaishaitoi ye kakinde tuguuk chuu soet ii komuchii kobaa biik alake chetinyei simoisiek ak musangnatet ak konyoor logoiywek.

Alik chebo kechireek ii ko kikoob kakwautiik chebo Barak ii asikobiit koger kole kakisuup ako suldaen alisheet nebo kechirek ii eng sirorosiek che terterjiin Kiko nyumnyumit missing boisioni amuun simoit age tugul ii kemuchii kebaisheen kenaen betusiek chebo siroo eng koreet ne teer betusiek chuu koma sisirigei ako imuuch konaktaa chitoo kongetegei sireet agengee agoi age imukaksei kora koteeb chitoo agobo sireet nerupe eng siroo.

kigotoret mising ministry nebo somaneet kogeer kole koiib kokwoutik iih asigogerr kole koek digital ngaleek ab somaneet, e n kenyisyeek chesire tamaan chegigosirto ko kiginaam serkalii kobuu ministry nebo somaneet iih kotooi boishet negigigureen labset project, labset project iih koboisheet negitoeti emeet ab china kogeer kole kanyoor lagook ab suguul chebo primary ak tablet kotoretegee en suguul.

Kikonyunyumiit missing ii komuchei konai kiprutainik agobo saparisheek chebo ndegeisiek nyonuneet nebo musangnatet nebo kasari ii ko kikochi sabeet ko nyumnyumit missing ii amuun kotinyei chitoo simoit nebo kasari ii komuchii kochuut ii agocheeng agobo kampunit nebo ndegeisiek ii ak ole kweritoi boisonik kwak imuuch kosomanji gei inekei ii ako tareet gei ako ingonyoor kaimutiik ii komii nambarisheek chekebirei.

koaa olindet nebo boishonik chebo musoknotet iih ko en roliit ab agenge agoi muut omuchi ogochi negonu boishoni angwaan konuuch muut, ni ko amuu kigocham mising negonu boishoni kogerr kole kanyumnyumit mising nyorunet ab musoknotet ago kigocham mising kogeer kole kogiit ne twaan ak konyoru chito boroindo nebo soet nemokyingee en oliet nemii ngweny neimuch kosuldaen.

Eng imaan ii ko mabaibaijini missing logoiywek che mwae kole miten inatuun ne ko raraktaa kiit nekaib kongwanit missing ii ko kobeek biik ii ako miten chekinyoor nyasutiik che terterjiin che takinyai eng sipitalishek inochii biik missing ii amuun inatuut nekorarak ii ko mwaat kele kikotelendo kapkiruok ii mat ketestai keteech inatuut not akoo kibirtaen biik chee teleljiin boisiet noot ii amuun ki biik chekimii serikali oriit ii ak kimii kigere kole tinyei kimnatet ama koi kiruokyii.